Moita yon kokii korong koyoche kerib en amitwogik, yoche koreri moaan kamenyin nekit wikisiek oeng chemakireben yeitya ak irib kora en yerue yoche komobir ropta moaan en yerue ndamun kot kobir ropta kowesoni koitityet ako imuch kobar moaan kotago ming'in. kit age yekiriptoo moita ko yan kakotar nekit arowek oeng kinyakechanjan kerichek chebo chekikuren vitamin sikokochi bortonyin kokimit, sikokochi kora bortonyin ko matkosich kewelinwek en chebo koitityet ana anan ih singonyo kosus kerbesiat aketugul ih kokim bortonyin ako kim makatenyin moiterteri akoi. Yon ming'in moita kora ko en bomenyin ih koyoche kityon matkiyomo ak tuga alak tugul. Kit age koyoche kinaga beek kila, yoche kobur moi kityon amatko chi aketugul nekotondet nekonyone komoyoche kochut bomenyin, chito neoche kochut bomanon inegen ih ko chito necham kokee ak chito ne tam koribe moaan amatkoyomogee ak tuga chun alak, imuch keluch yoche ikor kora

Kikokon nyumnyumindo missing kobaten kin kobit pikipikisiek ak matatuisiek en biik chebendi taon chi aketugul netinye tugun en olin bo gaa tuguk cheu ngwek tuguk cheu logoek ko ngonam pikipikisiek ih koite taon akoit bakoalda tuguk kyik konyorchigee chepkondok cheboisien en kila ak kila. Kora pikipikisiek chutet anan matatuisiek chuton ko yan imoe iibu kurbetng'ung kong'eten olin bo taonit anan olin bo sirosiek iibu en nyumnyumindo nemii ng'weny ndamun chang icheket en olin bo barabarosiek ko imuchi iib mosiket ng'ung en beisiek chemii ng'weny kot missing ko en chi aketugul neyoe mung'aret ih koimuch iwe iboisien pikipikisiek iwe taon en wikit ko imuch iwe nekit saparisiek akot ang'wan yon. Noton ko bo komonut missing tuguk chutet en chito aketugul netinye mung'aret ih anan ko neko mokyin gee boisionik chemii taon ih ko nyumnyum en inee missing amun imuch kwo tai konyor boisiet nekomoche ak kowek en sait

Yenam konyokobol customayat kole manyor tuguk kyik chekikiyokyi betusiek somok ko kit netai nomwochinii customayat ndani akoini komong'unet neoo olenji makoi kobetyo tuguk kyik ako manetaa ko customayat nenyokolenen monyor tuguk kyik, olenjini kobur ak kokonon kasarta nebo betut agenge sikobit asipchi tuguk choton Yekokeityi koyonjinet ak customayatndani ko kit netaa neyoche ayai akoite anam akoite kaimenyin bo gee ana koimutik kyik koba ng'echeret neoo ne neonotyin anan ko shugulikonjin castomaek tugul yan tinye kasarta neuui en icheket. Kit age kora neyoche keker koyoche kisib betut nekikikoitoo tuguchu ak kisib kele karit oinon nekiyoe koibe tuguchu yekokebir simoisiek kebirchi mornet aketugul ak kelenji kocheng tuguk chekile chemoib castomayat ih kesiche kele tuguk achon chekikikoi castomayat nemonoton anan tuguk achon cheking'et komait

Bichuton koyoche koba en ndekeit sabarinywan konam koyoche kelenji kokany kiten anan kokany saisiek tai koit kokararanit alit ab anga ndamun at konam sabarinywan Nguni komuch komait amun oo koristo missing noton neyoche kobet ndegeit ana neoche kong'em ndegeit en barak ako yeinome yeinome koetu korisotet komokoronitu sabarinywan kotugul. Kit age neyoche kemwoi bichu kelenji kitigon kelenji kaikai koit sabarinywan ko kakosirto saisiek chekomokyingee kosir koba sabarinywan ak ngoite barak konam koet ropta noton ye kait kobet ndekeit en barak kotos konam kokon nyosut neoo missing ako tos kobet ichek chemii ndekeit orit sobetnywan. Kit nebo komonut kot komuita icheket tai koit konyo kokararanit alit noton nebo anga yoche kitigon bichu kelenji yookse nitet en saisiek tuten ako motore sait netyan konam konam sabarinywan

Kiagikchu tuan komayache koruyo urwet aegenge tugul, kiagik cheuu kechirek ko nyumnyum missing kokon asenet ndamuun kechiriet ngoaragen kokatinye rokoet en katit nyin, koimuch kotagee, koimuch kowirtage aitia noton komuch kota kechiriet ingo anan tetaa nekomii yoto. Ko kechiriet ko raisi ko ketke anan rahisi kageten nyin bo ge. oleegiigoi ko yoche kibesha tiang'ik chu akot yeageten akichek, koma yoche kinde yetaaenge. Kechiriet ingo aget ko ame yekakiratyi tai ibore kaame sigiryet. Noton ko taren tuga suswek en ndogindo yetaaenge. Maimuch agot inyoru tuguk cheuu chemo, kobosaksei en tua ingamchin kechiriet anan ngoamchin kechiriet ak tuga. Nito bo komonuut missing kibesia tiang'ik chu. Akerattyi agetugul yemiten. Kechiriet anan tetaa ngobur en uruet aenge, koa kechiriet komurite olekaruen tor koite komaru mteta anan.

Kiagik alak tugul ngo teta nombo cheaa, ingo nombo panyek, ko kitogos cheoo ko nyum nyu missing', kinetai Yoon kimoe kotokos cheo en kiagik anan teta nongokikee ko kebai kobiyo. Anan ko kebakach ibokuaget en yekikiker susuek anan ko yekikibit susuek susuek chechang'. Ko yanam kobiyo tenyi kotokosu chego. Kit age imuch iiebchi susuek teta nekikiker en go iibchi susuek Kuam agi bai tanyi en kasarta nebo negit saishek aeng' anan saishek somok kotiengee kole ikee sabarisiek ata en betut. Ko yeibai tenyan kobiyo kotokosu chego nematiny, kora teta nebo chego koyache kinya koistagee mionwokik tai ingeker tenyan kotinye magatet ne kararan, magatet nengosus kerbesik komainamndo tenyan miando egetukul noton ingerutyi kerichek chechang' anan kou Kosta magatet nango

Tekstet agetugul kobo komonuut en teta chego. Teta nebo chego koyache ketekchi yeamen tukuk mayache koamen ng'uany tuguk,, ngoamen ng'uany teta chego tuguk konamei toskoam chabuk che kamii ng'uany kouu seleleisiek anan akot sigengeisiek anan ko bchumarik, chekaibutyi ng'uany, ko yekichobchi tenyi yeamen tukuk konamei konyorukobiyo komie Ako tenyi kora moyache kobir robta yache ngoit kasarta Yoon bo robta kotinye tanyi yerue anan yekikitech anan kinde kibatinik anan kiagetugul yeter tenyi simabir rob agetugul tekset age nekonu komonuut en tugab cheoo ko tekstet yekichobchi yeen bek teta inge tech yeen beek teta komie konamei kotese chegotata. Moek kwak agichek chebo tuchu kikeo koyache ketekchi ye kararan yemaitien robta anan yemaitien tiony agetugul netoskokon asenet en moek choton che tokomengechen.

Chng'intab karisiek anan koindab karisiek en Nairobi, ko kikoyai noton kochelewan bik chekobendi kasisiekwak, kinoyoe koyai serkalit ko kotes tepesindab oret . Inguni tepesindab oret kobunei karisiek somoku kityo. Yoche kotes serkalit ingebaa komosotab oret, kobunee karisiekakot muutu saparit aenge. Kit neboo aengo, yoche karit agetugul nemotinye suguli en town komayache kobun town koyoche kobun oret ne cheter koalak kobun taban en town simaimuch koindab en barabaret kit age neyoche koyai serikali koyoche ko kotaa barabaronik cheite agot muut anan somok barabaronik cheuu chombo thika road ko koyoche ketes chechoton kobosaksei koindab karisiek.

Taonitab Eldoret ko kotab kaa neo missing en rwaikab Kenya, Ako ma rwaikab Kenya ichegen. Kobaten negiit ng'uny komugul, taonit tab Eldoret komiten rwaik chekikobut rekodishekuak missing anan akot en icheket kokikobut rekodishekuak ruaik cheuu faith kipyego, ak labotindet neuu kipchoge Keino konaat missing en ngua'ny komugul, taonitab Eldoret kora kotinye kiwanjet noton neoo missing neboo rwaet, kikitech kiwanjet nitet SI yomoche ruaik kobaa kobogotiem sikoyorn konetege ibakeruuaitoo, kokikitekyi bichu kiwachosiek chekororon missing ako yekiburta taonitab Eldoret komi tulinok checheng che Yoon inetekei icheket ko rwaet kobsishen tulinok choto , konamei koruate en tulinok choto SI yaityi betut nemiten kibage.

Aenge en boisionik che kiayai chebo kokwet ko tililindo ak barabarosiek . Kouu barabarosiek yebune bek ko kicherunoten seleleisiek chon kaibu bek anan kicherunoten ng'ung'ungnyek chon kokoler yebune bek. Sikonam kotumchile chabukab robta Barbara, ko kilicheru seleleisiek chon keboisien mokomboik anan keboisien kechikoik chon kiramtaen ng'ung'ungnyek kit age ko tililindo ne ki kiyoe en ainet, ki ainoshek aeng, ki netai kikicherunoti netishek chon bo imbu chikiraki bek anan seleleisiek chon mi bek, kit age kora nekikiyoe en kokwet, komiten ortinuek chekiakobun bek tai kowalak at koit komakobune tuga , kiache kibaginde koik oranoto akitandasan aitia kerome ng'ung'ungnyek akitandasan kora kotai ko kararanit kubun pikipikisiek ak tua

Kingekonan chamchinet anat kingoit kasarta noto nekibire kura . Ko kiagasige missing ndamuun kiagereke ko kagegona chamchinet aek aenge en meng'ikab Kenya, kit age kora nekiabuati , ko kialen kurayat nekiabir koibu walutiet en niamagyinige anendet en kokwet. Alaini kinyokowalak notet en bik tugul chukikaikbirchi kura. Kou chito kandoited kua wadishekchak ko kobaten kingekochi kurayat chichoten tom Kai kekere mbaga kasaruek chukimi nguni. Barabarosiek chemi en wadishekchak ko toma kosuldaen kouu yekikamwa komae kurayat inendet. Ama barabarosiek kityo akot komosuek alak cheuu komatinye akot stimok, sugulisiek akichek komami en oret nekararan. Alak kokikobutok tokobaishen akot korik chekimale cheuu chekibo keny amuun en kandoik.

Kiagas komie kinoegu agenge en tuyetab kokwet. Ndamun noto kianyuru kasarta kouu yeagastoii yeiburta biik alage en kokwet. Ako kora tuyetab kokwet kotoreti konyoko tese anan koyae kokaranit mitunetab bik chemenye en kokwanoto . Agenge en tukuk chekikimwaa en tuyetab kokwet ih , ko kometa bik anan kometa barnotik chemengech boisionik che kouu cheyao maiwek ih anan boisionik cheimuch kobeten bik sobonuek alak. Kit age kora nikikimwaa en kokwet ih , komatkobit chorset en kokwet, yaimuch komin chi tuguk chik ih keribchi chi tugukyik amatkoit kobit chi nekochorsa en kokwet, Kasich kora kitigan barnotik chemengechen anan choto missing ko tibik chemengech en kokwet kong'et icheket kobarchike somanet che toko mii sugul anan kobarchike kocheng chebkondok kotokomuche konyor amat ko Naam kosigis kotoko mengech.

Tililindo nekiachin samakinik anan injirenik koo kot missing. aenge en tililindo en tililindo ko kicher tukuk cheuu amituakik chemaam samakinik amituakik ingikochi samakinik ih ,ko mi amituakik Cheng'tu ko choton cheimurite beek .choto chename kowale aributab beek koname kokueruke beek akonamei koweche mitunetab ke nebo samakinik.en bechuton, kit age ingoet robta kinda bek chemuren keringet anan yekikitengachi bek ko ingoet robta koyache kibokicher bechoton cheyachen akindne bek alak chetilile kiginde kerichek kobur komie samakinik akonyor mitunetake akoanyinyit bendab samakiat. En tilindob samakinik Yoon ko koit kibokicher kialda anan ibokechib samakinik chotet ihkoyache kinde taban, yache kekwai akindne taban keringet neter akobur betusiek lo nemokiboe sikonam kostage arubut.